Ore enaiko ilairemok kuti pee edupore ekilepunoto ee value tekiremore enche naa ore ene dukuyaa, naa tenaairpaek ituuno ninoto faida sapuk tenkata edukuya kore tenkae rishata matejo tenaa eeka nabo apa ituuno tininoto value sidai Tina rishata edukuya nidol piitum atopnaii tenkae rishata, matejo tenaa eeka nabo apa ituuno ore enkerai rishata tininoto dupoto tenedukuya nipoona meetaa iyekaii aare, neeku ore piitum value sapuk teunore ino nipoona ashu tininoto faida ningorru inkoitoii niponarie alang enapa edukuya, tenaa kirkuniyiani tomon apa itayio tenedukuya, matejo nintumia fertilizer tenkae rishata ya are nidol ajo inoto irpaek kumok, tenaa keeka nabo apake ituuno, najo ore taata tenkae rishata amu anoto value sapuk nijo intoo matooponaii metaa iyekaii are nikunaa nejia, naa ore esimu nena oitoi naa kilepunye ilairemok kutitik esiaai enche ashu peetum anoto dupoto sapuk slang enoshii ake ee kawaida

Ore emirata oo ntokin e internet naa keretisho oleng amuu matejo ketii naaji irkastomani ootii wuejitin neepasha ashuu lootii ncountini naapaasha kake tenintumia internet apik inkishu eimu TikTok Facebook ore eimu nena oitoi naa itumia faida sapuk amuu tenaa ninye naaji ke narok imirie nkishu naa kidim oltung'ani otii kajiado atoduaa neeku ore nena oitoi naa kilepunye esiaai ino amuu keeku kedolitae too wuejitin neepasha naa keilelunye eramatare amuu keeku imiraki lelo oolakwa te bei naapaasha alang enemiraki lelo ootii ang. Ore enkae naa kilepunye faida ino amuu teninyang'ua naaji too ropiyiani kutik too rbiasharani kitaaniki tiang, naa kidim ninche aainyiang'u too ropiyiani kumok alang iltung'anak litaaniki. Neeku ore enkoitoi e internet naa kitasiooyo biashara ino, nitasiyoo masaa inono.

Ore emirata oontokitin eeimu intanet, naa enkoitoi sidai oleng te biashara, ore ene dukuya naa kisho biashara ino metalala ashu metayioli iltung'anak kumok amuu matejo naaji mirita oshi irpaek ashu imirita masaa kumok oleng anaa isaen ore tenip enkoitoi e intanet naa kedol iltung'anak kumok, neeku naa itumia faida amu keeku kesioyo ntokitin inono amu kedol iltung'anak kumok. Ore faida naata naa keeku naa kedol iltung'anak kumok otii iwuejitin neepaasha nincho order nkuapi naapasha. Ore enkae naa keeta faida, matejo naaji imirita tiaang nebaiki naaji nimiritata irara kumok bei nabo kake ore naa amu iyata iltung'anak kumok, nindim naaji atipikaki ninche enkae bei nitum faida. Ore enkoitoi e intanet naa kisaidia oleng ore ninye teniyata endaa nainyala to lchamba neetaa imirr asioki anbaka neishari ntokitin inono ampaka ninye neing'atisho naa keeku mitum asara mitum asara neeku ore eeimu ina oitoi naa kitasiooyo masaa inonok.

Teniyieu nitum ltunganak kumok oinyangu ntokitin inonok nilimu biashara ino eimu orbao lematangaso towuejitin naboreki tolimu ore nyamalitin edukuya keyieu iropiyiani amu midim oltungani lemeeta ropiyani ashomo atipika orbao lematangaso neakubore oltungani lemeeta ropiyani nimidim atipika neaku ore nyamalitin edukuya na ropiyani eyieu ore eniare na meyiolo ltunganak kumok aisuma naa irmasai ashu irkulie tunganak ake ketii ltunganak lemeyiolo aisuma na orw enkumoi enye na ntoiwuo nemeyiolo aisuma na ninche naa loosita nona biasharani neaku idolta ajo enkai nyamali ina or esidano eye nakiko biashara metayiolo ltunganak kumok amu meetai lemeyiolo ninyanga ana nkisu emirita anaa irpaek, ntokitin naijo nona neaku idol ajo ekisaidii ailepunye biashara ino ore enkae na ltunganak omir ndakin nasieki ainyala neaku ore nona na ninche nani ai atejo nyamalitin esidano enye

Ore sidano oltururi te nkukundii ontasati naa ore nedukuya naa keilepunye naibosho amu matejo nai teneibung'a iltunganak lolkijiji fulani ashu intasati olkijiji fulani naa keyau naboisho tiatua ninche amu keaku naa keponu tenebo matejo teneaku keji ketumoi kila jumamosi nidol ajo keilepunye naboisho tiatua ninche. Ore sii enkae naa keilepunye enyorrata, teneponu tenebo naa nenyorrsa amu keaku naa keretuno pookin. Ore eneare naa keilepunye, keisho induat ashu indamunot napaash amu tenengar pookin indamunot, neaku iltunganak le indamunoto nabo, nidol ajo keretu amu keaku teneponuni neyauni indamunot tenebo naa keilepunye ninche maate amu keyauni indamunot etii oltungani lojo matejo tenaa ake olturur nejo matuturisho, neinyang'u ilasho nidol ajo keyau indamunot sidain tenebo neilepunye ninche maate. Ore sii enkae naa keretuno maate, metjo nebo imbiasharani netum sii iropiyiani naarawue sukuul amu ketii ilturruri naa iropiyaini eitaini, naa ore eitai nena iropiyiani, neidim nkulie atalaaki inkera sukuul, neidim nkulie aatuturisho, neasie siatini napaasha. Neaku ore olturrur loo ntasati naa keretisho oleng'.

Ore eninko teniponaa value endaa too olchamba lino pee etum emirata sidai too sokoni naa ore enedukuya tayiolo Ajo maata ewuniso Kaa kata ewosh irkeek Kaa kata ikuroki karishata enkesu endaa eno metoyio naa karishata emir ore enedukuya ore pee eyiolou Ajo Kaa rishata eshaa naa enakata etum atuturisho ore sii pee eyiolou Ajo Kaa rishata elo enchan ayishunye penyo edim atukuroki endaa eno neeku entokitin naijio Nena edim atodua pee etum ailepunye value endaa eno ore sii enkae naa pee entumia entoki naijio fertilizer matejo teniun irpaek nintumia fertilizer pee etum ailepunye enaduo value endaa eno ore sii enkae nidol Ajo kadaa einyianguni ashu pee milau ashu ore enakata elo aikesisho nimilau naa elamirak lainyiangak oo puo ainyiang'u enaduo daa eno tenaa endaa nasioki ainyiala nidol tenaa etum elainyiangak paa ore enakata elo aikesu nemelo endaa eno ainyiala neeku ntokitin naijio Nena edim atodua enakata pee etum ailepunye value endaa eno too sokoni ore sii enkae naa pee ewosh irkeek loorishe orkurto naifaa sii oree paa irpaek etuno niun irpaek loosita pee menya orkurto etii enkop neeku entokitin naijio Nena edimatodua pee etum ailepunye value endaa eno

Ore dupoto natum elairemok ledaa nasioki ainyialaa naa temir edaiki kiwandani nabo kataa naa ore ene dukuya naa medol hasara amu ore oshi endaa nasioki ainyialaa ore enaitaunyieki tolchamba ore pee eishiliwu alinyiangak nidol Ajo ninyiala enaduo daa neeku pesho ake ninyiala enjoto nibidi pee ebukoo nidol Ajo keeku asara kake ore pee einyianguni endaa nabokata tee nkiwanda nidol naa ajo keeku enoto dupoto sapuk amu etimiraa naa endaa nabo kata meeta endaa nainyiale ore sii enkae na edol tenaa enoto hasara ashu tenaa enoto faida amu keeku enoto eropiani nabo kata neeku edim atejo ore eropiani apailong naitumia apa asie naa esiana naaje oree taata Tena rishata nanoto esiana naje neeku edim atodua atejo kefaida anoto ashu kasara ore enkae naa ekilepunye tenaduo siai eno amh ore pee etum enaduo ropiani enono nabo kata nidim atejo tenaa Kee acre nabo atuno ntasho natuni tenkae rishata eyikai are tenaa naa keeta kinyiangu enaduo kiwanda enaduo masaa enono nabo kata neeku dol Ajo kilepunye faida too iltung'ana oo owun endaa nasioki ainyiala

Ore eretoto natum ilairemok loo ngishu ekule too ntokitin naitobiraki te Kule naa matejo saaii kaata nanu inkishu ekule alafu naata aitoki ewueji naitobiri intokitin naiko yoghurt naa koree naduoo Kule aainei naitoki alo aitobirrie intokitin naitoruni teb Kule enaa yoghurt, noshi nasmiri tooldukaii neeku idol ajo katun eretoto sapuk ashu katum faida sapuk amu alang nalo amirr Kule direct naa ore oshi tinimirr Kule direct naa idol ajo minim faida kake ore piintoki aitobiru naduoo tokitin naitobirini te Kule naijo yoghurt naa ropiyiani nagoli neeku idol ajo faida sapuk Indim anoto ira olaramatani loo nkishu ekule, amuu keeku matejo tenaa ore oshi elira nabo naa salasini imirr naa kore entoki naijo yoghurt naa mia emirri, neeku idim naaji atimiraki inkapunini intokitin naijo nena, neeku idol ajo dupoto sapuk naaii ina naa ekisho naaii toduaa ajo inoto faida sapuk alang timirr Kule direct, neeku tenaa tokitin naijo nena yoghurt intobirr nitaku yie amirr nidol ajo faida sapuk inoto, neeku kore eimu ina neeku faida ashu ikidim naaji atoponiki enaduoo siaai ino.

Ore neikoni peeponsri valio ondaki naijo irpaek, ore nedekuya teniun nai irpaek, niun irpaek loosira, ore irpaek loosira naa keret irpaek etii enkop amuu meitoki naaji anya orkurto, naaku idol ajo keidim irpaek pookin aatubulu. Ore inkae intumiyaa fertilizer ,ore naii paitumiya fertilizer auun, naa idol ajo ore valio nalo atum te ladrón irpaek lainei naa keaku kesapuk amu kenapisho irpaek ashu naa kenap irpaek sapukin. Ore enkae torishe indaki inonok3orkurto, ore nai piidol enoshi kata eewuo irkurto enkop niwosh orchani le kurto ntokitin naijo nena. Ore enkae toki naa tayiolo ajo kaa rishata eshaa, metaa ore naa piimilo ake aaun endaa ino anakata aa lameii logira alotu, naaku keifaa piiyolo rishat, piiyolou rishat ajo kaa rishata esha, kaa rishata metii enchan piitum nai aipangaki enaduo daa ino, paa ore enakata ilo aun, niyiolou ajo ketum enchan nememut naduo lamei tenilo aun, naaku ntokitin nai naijo nena eidimi aatusuj piidol ajo inoto valio, eilepa valio enaduo indaa ino, tenaa nkasafa, nikuroki, niwuosh olcheni, ntokitin naijo nena, nirishe naa orkurto piitum naa atodua ajo inoto efaida sapuk, tenaa ormatunda niwuosh olchani laijo le enkijepe peetum naa atanapisho aitobiraki tanaa fertilizer niwuosh ntokitin naijo nana nai indim atodua piitum ailepunye valio enda ino to ilchamba.

Ore esiai, naas intokitin naijo oltinka, arashu wuejitin nairobi neeshumieki edaa. ore dupoto naata, ore ene dukuya naa matejo naaji ilapaek. ore pee iidim naaji aitayu ilpaek toltinka, nintumia oltinka aikesie iladuok paek, aitayu too naduoo mushakueni, ashu too naduoo. peyie itum naa metaa ekiretu amu ore iladuoo paek linonok. idim atipika olchani. pee metum naa ainosa enaduoo daa ino. idol naa naji ajo ore Eton eitu, kidim atareshu olainyiangak tosokoni, amu itipika olchani, neeku mesiok naa aingiala. ore omashin naa piiki ntokitin naijo isinkir, kake ore naa pee Miata naa ekingiala taisere.

Ore naaji eneiko iyiunot e sokoni pee elimu endaa naun ilairemok naa ore piilo e sokoni nidol ajo kaa daa einyanguni oleng oree saai matejo enaa nanu toolmasai idol aje ore entoki naijo ilpaek embosho naa ninye enyianguni oleng tunilo e sokoni ata sokonini napaasha ore ilpaek emboshoo na endaa naidim naaji iltungana ainyanguu oleng neeku ore naa amu idolita ajo entoki nainyanguni nijo nto matuuno amu iyiolo naake ajo milo hasara ashuu meton itu etum ilainyangak , neeku ore tenilo e sokoni nidol ajoo ka daa einyanguni oleng nilotu aun, ore endaa nainyanguni oleng miloo naa hasara amu tenilo e sokoni nimilau ilainyangak nemeinyala ore enkae ketii ilairemok laa kejoo ore ena daa nemeinyanguni oleng nejoo ntomatuuno amu ninye atum faida amu ore endaa nemeinyanguni oleng naa idol ajo kegol neeku ketii iltunganak laajo ore amu meinyanguni oshi nkano oleng ntoo maatuno enkano paikajaa , paatum faida neeku kejoo ore peeun nkano iyiolo ajo ore adaake piilo e sokoni ore piilo nidoorie oltungani loinyangu naa itum faida sapuk amu meeta naailairemok kumook ashu metii sokoni aa sapuk ore entoki naijo ilpaek na idol naaiji ajo matejo impisai kutik emiri amu ketaa ilainyak kumok ashuu etuno apa iltunganak kumok , neeku nejia oshii eiko e sokoni pee elimu endaa naaji naidim oltungani atuuno ira olairemoni.

Ore esiai naas esirata oo daiki temponaroto ee value too daikin olchamba ore enedukuya naa kerishie orkurto amu tenaa irpaek naa ketii oshi orkurto lotii enkop Eton eitu ebulu tenaa mboshok naa Kenya orkurto Eton eitu ebulu nijo aikoji etua endaa tolchamba ashu irkuti paek otubulua too lodua shamba kake ore pee esiri eladuo paek naa kerishie oladuo kurto nidol Ajo kidim eladuo paek atupuku tolchamba musima amu menyaa naa orkurto eladuo paek etii enkop ore sii enkae naa kepuku irpaek sidain irpaek oirusha lidol Ajo keeta value tenilo amir kepuku irpaek sapukin amu keretu naa keeta irpaek laa tenidol embenek enye naa kenyori naa kerishie enaduo sirata enkijiape nerishie orkurto ntokitin naijio Nena neeku ore ninye Eton etii enkulupuoni naa kerishie ataa enkijiape enaduo sirata natisiraki neeku edol Ajo kilepunye value amu kepuku irpaek sapukin edol Ajo keya ninye nepuku irpaek otanapishote etaa ariyare neeku ore esirata naa kilepunye value oo daiki tolchamba

Oreee mponanoto ee value te lairemok kutiti, naa keata dupoto amu ore nedukuya naa kelepunye enaduo siai enje matejo tanaa naji olairemoni ltung'ane etuuno heka nabo kore, putum value sapuk taata tanaheka edukuya matejo etopnu ashu inoto dupoto eropiyiani kumo nijo ore anda rishata kaun hekai are amu inoto naa value ana edukuya, ore sii enkae naa kinjo motisha yiaki ntalala naduo siai ino amu idol niye ajo inoto faida eji kore nai niatoki naa ikinjo motisha nyiaki endelea ilepunye naduo ira lairemoni kiti amu tininoto matejo tanaa nkeek tikitam apa intumia matejo nitum taata tanarishata nkeek artum, nijo kore amu anoto nkeek artum kaitoki aponu metaa hekai uni, naaku idol ajo keilepunye ilaremok kutiti, kore mponoroto e value naa kelepunye lairemok kutiti tanaduo siai enye amu kintoki naa aisho motisha nitoki aponaa matejo hekai uni empaka nidol ajo itaa olairemoni sapuk, naaku kore mponaroto evalue naa keata dupoto talairemok kutiti.

Ore enkipirta bei enkidongoto enkurma temurua natii nanu naa ore irpaek tenilo aidong enoshi kataa etii ositima naa shirini kake kitii iltung'ana oyawu irpaek nejo metikinyi paa ketumi aidongo ore enakataa naa orbaini ore metii ositima ore irpaek nidongieki salasini metii taa ositima amu kinyang'uni naa eyilata ore pee eyieu nekinyi nidongi nijo aikoji nitobirakinyieki sitini amu ore naa oltung'ani owoshito oltinga naa kewoshito hesabh Ajo ore peeyie ainyiang'u eyilata nelelek alo asara neeku kejo sininye apik bei nadol Ajo ore peeyie elo ayawunye eyilata nelotu aidong enkurma nedol Ajo midim ashomo asara neeku ntokitin naijio nena najii ewosh oltung'ani likidongoki oltinga Nena hesabuni najii ewosh neeku ore najii tenilo aidong etii ositima naa kelelek alang enoshi kataa metii ositima amu kegolu naa amu kilepieki petum naa oltung'ani anoto enaduo ropiani nalo ainyiang'unye eyilata neeku kejo awosh esabu petum naa atodua naa Ajo melo sininye asara tenaduo siai naasita ashu tenaduo biashara enye neeku nejia eikunono esiai enkidongoto enkurma tenaloo nikitii iyiok

Manyorraa nanu ajo ore enaishoo oo lotorok nairobiruno te nkampuni na eisidai alang' enaisho ekawaida olchampa amuu, ore ene dukuya oree enaisho naitobiruno tee nkampuni naa keya nepiki iryek keya neponikini irkyek oopaasha idol ajo meesidai ninye tebiotisho oo seseni, ore tenaa naji matejo enkerai nayii inyang'aki enaduo aishoo oo lotorok nidol ajo mee sidai tee biotisho enye kake ore enaisho naitauni tolchampa naa keeta biotisho sidai arashu kesidai too iltung'anak amuu itu eponikini aitoki, matejoo entoki naa keidim naaji atejo tenkutuk oo lashumpa kei natural ake meetaa meetaa mekiidim najii ainyala tiai oitoi neeku idol ajo oree naaji enaishoo ooo lotork naitayuni tolchampa naa kesidai tee biotishoo oo ltung'anak arashu kesidai ata ninye tenelo ninasa esapuk ashuu teninusa nayii eeta olchani amu ketii iltung'anak oonya enaa olchani enaduoo aisho oo lotorok nidol ajo kesidai tebiotishoo ino, kakee ore enaduoo aisho naitobiruni tenkampuni naa itoronok naa amu mesidai tee biotishoo oo ltung'anak amu ketii naa irkiek looponikini egirae aitobir, keimarieki inkoitoi naapasha, kake oree naa enda naitauni tolchampa naa kesidai akee amu keitayu nakee itu eponikini aitoki keytayioki ake aa sidai naa keaku oree naa olchampa naa aisidai ake tee biotisho ee pooki tung'ani.

Ore nyamaliritin naimaa ilairemok lemurua natii nanu tesiai nashumi endaa olchamba naa ore enedukuya anaa matejo irpayek ore naaji piipik irpayek ashum te sito nijio aikonji inyialate inosa susuri ashu eima enkijape ntokitin naijo nana nidol ajo einyialate naa nilo asara amu meetae noltung'ani loidim naaji anyiaki ainyiang'u ashu meetae oltung'ani loidim aitumia neku idol ajo asara amu ata tenaa emposho ijio ashum ninyiala amu kenya naa susuri kake ore naji enikoni peilepunyieki naa ore oltung'ani loidim naa tinindim nai tiniyieu nishum endaa anaa irpayek ninko naa nededuni naa toltinka peyie itum atipika olchani nilua intokiting naaji naijo nena eikoni peilepunyieki pe peminyiala naa enaduo daa tinipik tini tiniyieu nishum tenaa kemposho nipik olchani tenaa irpayek nipik olchani piitum naa ailepunyie enaduo daa ino nemitum ainyialai neku ntokiting naaji naijio nena iidim ilairemok ataas peminyiala enaduo daa nashumitae naa nejia sii iko amu kindim naaji pikitum aitaanyu ei ilainyiang'ak amu tinitu naaji itum ilainyiang'ak amu tinitu naaji itum ilainyiang'ak tena rishata nishum endaa ino nipik olchani naa ketum naa atarreshu ilainyiang'ak.

Ore nkoitoi naikesunyeki irpaek tolchambai na ore enedukuya na kidim ltunganak aikesu indim nai atipika ltunganak olchamba lino mikesu, ore si enkae indim atipika emashini ketii ltunganak opik emashini mikesu laduo paek neaku idol ajo ore nona oitoi na indim akesunye irpaek tolchamba ore enkoitoi nanapieki indim atipika ltunganak onapieki idim ninche atanapie wheelbarow ashu enapieki wheelbarrow ashubnkotiongi ashu sirkon anapie nikipuo nkoitoi nashumieki irpaek tolchamba kidimi atushumie irpaek torkuniani ore enkae kidimi atushumie irpaek tesitoo ilo ake nidumu irpaek atan midongo nepiki sitoo nebukokini sitoo na mesieki ainyala ore enkae na indim atipika irkuniani ipik ake olchani nidedie nipik irkuniani nishum tenaduo sitoo ino neaku nona nkoitoi naidimi atekesunye nidimie anapie neshumieki irpaek tolchamba lai

Ijo ore tenetumi tenitu etumi ewueji sidai neshumieki irpaek tenekesuni, na kitadoyio esidano oladuo paek. Amu ore enedukuya, matejo itipika irpaek ewueji naijo keshalishal, alo ashumie ewoi naijo keshalishal. Nijo aikoji nepuruku laduo paek neng'oyu, entoki keeku nye menyayu ninye, nememirayu. Neeku kitadoyio esidano enye ewueji ore pishumie irpaek ewueji torronok, kitadoyio esidano amu, kinyala ninye. Netii nye la ore pepiki ewei neshal, nidol ajo nitoki laduo paek aitoki abulu. Ashu tenitu ipik ewoi sidai nenya susuri, netii ninye lonya dero tenipik sitoo torrono nenya naduo dero. Neeku kitadoyio esidano amu keeku nye ata tenaa enkurma idong'ieki laduo paek, keng'u enaduo kurma ashu menyayu dininye. Menyayu ninye enaduo kurma. Neeku ore tenitutum ewoi sidai nishumie irpaek, naa kiinyel esidano enye amu, keng'oyu, ashu ebelibela, ashu inosa dero. Nidol najo kitadoyio enaduo sidano oladuo paek, ah kelo ninye nilau ajo ng'ae loidim ainyang'u, ashu ng'ae nye loidim ainosa laduo paek torrok. Ore ketii sitooni torrok naa ore pepiki irpaek, nemut isusurit. Nidol ajo ore nye, neeku rrarrat ake laduo paek. Mokurenye ah irpaek, inyalate pi. Neeku kifaa pepiki irpaek naji ewueji sidai, pilepunye esidano enye.

Ore naaji enkabila enapare nashilaa nanu naa mashilaa naaji engarri amu ore engarri naa keyieu iropiani kumok ashu iropiani kumok naaji ilak piitum engarri nidol ajo kegol sii itum engarri olopeny naidim oltung'ani atejo ekegirae anapie irpayek ore ingarrin kumok naa ingarrin naa iltung'anak enapieki intokiting naijio nena ore enkae ore naae ore emukokoteni naa kegol naaji atum metumoi emukokoteni oleng tewueji natii nanu idol ajo keya inye naa tontaoni idol imukokotenini kegol etumi imukokotenini tonkaulele ore naaji enapata nanu nadol anaa ninye ashilaa naa osikiria amu kaata isirkon okuni naa ninche naaji aidim nanu ninche oshi ninye oshi nanu anapie irpayek tolchamba lai ashu endaa akeyie pookin naikesu tolchamba lai ashu endaa akeyie pookin naikesu tolchamba neeku isirkon oshi nanu aitumia anapishore amu ninche atamoo naa ninche naaji ayiolo ateeniki enaduo daa ai tolchamba ait aawa ang niaku isirkon oshi nanu naaji ashilaa alang engarri wemukokoteni amu ore engarri naa metumoi ashu kegol mee mabaiki naaji atalaa nanu iropiani engarri peitaa naji endaa ashu emukokoteni ore emukokoteni nemetumoi temurua natii nanu neeku isirkon naaji nanu ashilaa panapie endaa olchamba.

Ore nai masaa naata enkirobi naidim ilairemok ilairemok lemao aitumia, naa inkwashen. Ore oshi peun inkwashen oleng te Mao na ore inkwashen na kidimu enkirobi. Neeku idol ajo ore nai nkwashen na ninye si itumiai oleng te Mao. Amu ninye naidimu duo enkijape oloing'ang'e e Mao. Neeku idol ajo ore oshi te Mao naa kidim imasaa naijo nkwashen, kidimu enkirobi. Ore enkae, naa enkanu. Ore oshi te Mao naa idol ajo keun iltung'anak kumok enkanu, amu kidimu enkanu enkirobi tina e Mao. Neeku idol ajo ore masaa naijo nkwashen, enkanu, naa ninye euni oleng te Mao, amu kidimu enkirobi inakop, na idol nye ajo ore nkwashen e Mao naa kisapukin alang nonkulie murua, amu kidimu enkijape. Ore si ata nkanu e Mao, na idol ajo kenapisho aitobiraki amu, kidimu enkijape inakop. Ore ntokiting naijo nkwashen, tenebo enkanu, na masaa naidim iltung'anak le Mao aitumia, ashu ilairemok le Mao aitumia ataasishore amu ninche naidimu enkirobi tinakop. Alang nai amu midim nai atuuno entoki nijo empoosho te Mao. Amu kemut neenkijape. Neeku ore ntokiting naijo nkwashen tenebo wenkanu, na ninye nai masaa naidim atodua ajo kidim iltung'anak le Mao aitumia.

Ore golikinot natii enapata endaa tontekei, naa ore enedukuya, kegol oleng enapata endaa tenteke. Amu matejo naji miata ropiyiani, kegol amu keyieu iropiyiani kumok ore iltung'anak lontekei na keyieu iropiyiani, ore enteke ninye keon, na keyieu iropiyiani kumok naa pitum atanapie endaa amu ore nai enaa endaa kiti igira ajo pinap, ashu keya ninye nijo aikoji ore endaa meba iropiyiani nilo atum tenaduo daa ino, oropiyiani nitalaa metanapieki. Amu ore enapata odaikin tenteke, na keyieu iropiyiani kumok na ijo naa adol, ore iltung'anak kumok, nimidim atabaiki endauo bei nayieu enteke petum atanapa enaduo daa. Ore enkae, ore si pinap endaa tenteke nemeeta enilo amiraki, naa idol naajo ilo asara. Amu, amaa naa tenitanapa naji matejo aya nkwapi eboo, nemeeta oltung'ani ligira alo amiraki ashu nimiata connection niyaita, na idol najo asara ilo amu meetae naa enishomo alo amiraki. Nidol ajo matejo endaa duo naseki ainyala, ninyala eton inye itu nepu etu etum ilainyang'ak, ashu iltung'anak loinyang'u. Neeku ore enteke, na keyieu iropiyiani kumok nimidim naji iltung'anak kumok atabaiki.

Ore factory farms Kenya naa eyioloti tenkidapashata oo sinkir tee Kenya pookin netii ilchambai lenye Kisumu ore naaji eniko pee eyakikisha Ajo esidain esinkir tenkata enapata too nkauntini naa pasha naa ore ene dukuya naa ore naaji tenaa keyaita nkauntini nalakua ning'oru enoshi mashinini nairopijie pee minyiala eladuo sinkir amu ore pee epiki enaduo mashinini nairopijie naa Tena kelakua ninye najii eneyaitai naa kitabarii ake aa sidain neeku ore naaji kadol ena ore eniko factory farms Kenya teniyieu naaji nintabaya esinkir lenye nkauntini napasha Eton AA sidain naa ore enedukuya naa pee ang'as ainyiang'u emasinini nairopijie pee minyiala naa metaa Tena kenelakua eyaitai naa kidim atobiko enkolongi kumok eitu enyiala oree sii enkae naa peeyie eingoru enkoitoi naapasha enaa garin kumok natum aidapshaa eladuo sinkir awaita nkauntini napashaa neeku ore najii etaa garin enye metaa mitoki naaji aiteng'ena nkulie garin ashu aikompoa nkulie garin Naya eladuo sinkir lenye netum najii aitabaiki iltung'ana terishata naishaa pee minyiala eladuo sinkir ashu pee meya erishata eitu ebaiki eladuo tung'ana ashu nkauntini Nayaita

Ore pee aaitoi Nanu endaai eton eitu ashum naa ore ene dukuya naa pee meng'uoyu, ore endaa nashal naa keng'uoyu matejo enaa irpaek, ore pii pik irpaek looshali sitoo ino nidol ajo neng'uoyu. ore enkae naa pee menya isusurit, ore piipik irpaek ooshali sitoo looshali naa kinyala kinyala naa nepuruku, neng'uoyu neeku ore piintoi endaa ino naa kebik keeku kebik anaa irpaek ore piintoi aitobiraki naa kebik mpaka ilarin aare itu inyala tenaa mboosho piintoi aitobiraki naa kibik nkoriong'i kumok itu inyala, ore sii enkae ekintaanyu naaji irkastumani, amu ore naaji tenintoi irpaek linono aitobiraki tenaaojito naaji piimir matejo too wikii are naapuonu naa ekintaanyu irkastumani linono. Neeku ore piintoi endaa ino aitobiraki naa ore nabo nikiretu naaji peebik eitu inyala ore enkae tenaa imirr naaji neekintaanyu naaji iltung'ana ashuu irkastumani linono itu inyala, ore eneuni naa keku naaji tenilo amirr te sokoni naa ilo amirr bei sidai amuu tenedol iltung'ana naa keisidai endaa ino. Neeku ore ina tenintoi endaa ino naa ekiretu, amuu keeku iyata biotisho sidai.

Ore imbaa sidan naata orkompe lorpaek, naa ore enedukuya, ishumie nai irpaek linonok, amu keeku naji mintoki alo apik enkae wueji torronok naji, matejo enaa enkaji. Ore ewoi nirowua, naa kitong'u irpaek ashu kinyal. Neeku ore naji orkompe, naa kisho nai irpaek peminyala, pemenya susuri, amu ketii nee kewosh naa enkijape. Ore si enkae, meng'oyu si irpaek amu isuaki nai. Ore nye nai pitu dedeu toltinka, naisuak ake. Neeku idim ore nai kewoshito ake enkijape, neeku meng'oyu. Ore si enkae, naa ore orkompe kesidai torpaek amu kisho irpaek metobiko. Kebik irpaek torkompe ketii nye lobik ata olari eitu nyala egirai ake anya. Neeku ore orkompe naji na kisho irpaek metotona nkolong'i kumok eitu nyala. Ore enkae nekintaanyu naji ilainyang'ak. Ore naji enoshi kata inkesua irpaek nimiyieu nimir tenarishata, naa ore naji orkompe nintumia enaa olchumati. Nishumie laduo paek linonok egira arreshu laduo tung'anak loinyang'u. Ore enkae, meng'oyu si irpaek linonok amu ore irpaek naa kiba ewei nirowua. Neeku ore orkompe ore naa amu ketii enkijape, ketii hewa sidai, neku naji minyala. Ekintarreshu naji nosa terishata sapuk, na keeku naji ore irpaek lipik orkompe, na kesidai tebiotisho oltung'anak.

Oree rreteni naapiki pee iboori asara enapitae indaikin naasioki arroyo naijo irmosor arashu irnyanya naa matejo enaa irnyanya, oree irnyanya nipangaki entoki naijo enkireet ning'oru naaji matejo engari nanap alang' matejo keya nanap iltukutuki nidol ajo ishomo asara amu keya nedany danya laduoo irnyanya nekuu teneipangakini naaji irreteni sidain nepiki entoki naijo enkiret ning'oru sii eweji nemeiraki mataa oree ena kata enapitae naa kenapi ake neyay eweji duo nagirae aapuo anyangunyie arashu ninoti duoo enaduoo daa nijo pee ilo amirie, ore entoki naijo irmosor nipik sininche aipangaki enkiret aitobiraki ning'oru entoki sidai nanap enoshi matejo enaa engari oree pee ipik angari nainepu ajo oree irmosor naintabaya ake teseriani enapitae mee ilo apik eweji naa engarimatejo natii iltung'anak nepuoi aironya nepuoi adaany iladuoo mosor keifaa ping'oru matejo engari inoo ashuu ilak duo engari tenimiataa naa lelo mosor ake enapita, neeku ore nayii tenaa enapata oo irnyanya ormosor naa tenaa irnyanya nenapi irnyanya ake tenaa duoo garri neipangakini inkreti aitobiraki mee kepoiy akee aapik arujaki iwetin arashu matejo aapik irkuniyiani peenapieki inkireeti enye aitobiraki neipangakini esidai oree pee itabari tee seriani ata irmosor nepiki inkiretii aitobiraki neipankakini

Pre rreteni naapiki pee eiboori asara enapitai indaki nasioki aaroyo naijo imosorr arashu ilnyanya, naa ore entoki edukuya, ore naaji inakata eitaini ilmosor peyie etumi naduo awata eweji neatae, ore naji oltungani logira apiangaki, neipangaki esidai, ninyangu naaji oltungani iyie, oltungani nena inkireeti oshi nanapieki, ore pitum ainyangu alang nenapieki ntokitin naijo ilbaketi naa ore itii ilgisi anaa matejo iltuktuk duo lotanapa nepuo aadanya, ninyang'u naii iyie inkireeti nanapieki, noshi nkireeti naipangakini naa noshi ilmosor duo pemedanya amu keaku olgisi teneaku oltuktuk lotanapa ashu engari naa iniepu ake ajo eitu edanya. Ore tenaa ilnyanya ninyangu sii noshi nkireeti naanapieki si ninche ilnyanya amu ore piinyangu nena nkireeti naanapieki ilnyanya naa idol ajo intabaya laduo ilnyanya te seriani. Ore sii enkae nidol entoki nanap anaa matejo, nidop naii piimintoki aisho oltuktuk metanapa amu nidol ajo keya nedany oltuktuk enaduo ilmosor ashu edany laduo ilnyanya, neaku teneyeu naii ninap, enapitae nincho matejo entoki nilak tenimieta engari, nilak naaji engari metanapa eladuo ilmosor linono ashu ilak engari metanapa eladuo ilnyanya, amu ore piidol ntokitin naasieki ainyala naijo nena naa keitabaya naaji engari te seriani alang tenenap oltuktuk ashu te imbaisikil, amu ore entoki naijo oltuktuk ashu embaisikil naa kelelek naa kedany, ore engari naa keitabaya te seriani.

Ore esimu sapuk naa kisidai te kitumoto too ilairemok olelo loonap endaa amu ore naaji matejo tenetii olairemoni ewueji naijo Narok, naa nenapita endaa enye ilanapak lendaa aaya matejo Kajiado, matejo naaji tenaa irpaek naaji nanu itayio naa ore laduoo anapak lendaa naa kajo payaki ewueii naijo Kajiado apuo aamirie, kisidai naaji esimu sapuk amuu, keeku naaji ikidim airora naa tenajoki naaji kadim ninye airriwai episha matejo enaduoo daa emirrtae ashu aoshoki nanu entoki naji video call adol ajo kaji etii ashu tenaa kitabayioki enaduoo daa nanapitae , neeku kore esimu sapuk naa keretisho oleng amuu etaa taata keetae internet entoki naa keya niosh niroro oltung'ani igirara aingura , neeku tenaa kendaa ino etanapaki tenaduoo ngarri naa idim atiaaki mairoro aadolta emirrtae enaduoo daa naishoyie metimiri ashuu mairoro ashu tooshoki episha nikirriwaki, neeku kore esimu sapuk naa keretisho oleng tenitumomo ooh lairemok olelo oonap endaa, neeku ore naaji tenetapaki endaa ino neton eitu kilaki etanapaki endaa ino ejitoi peepoi amirr tewuei neje, tenaa naaji iata matejo irrpae nidol ajo idim nijoki oltungani tooshoki siitie episha natoduaa, tenaa intabayie laduoo park teseriani nishomo alo amirr esidai, ashuu toosho matooduaa igirara amirr, neeku kore esimu sapuk naa keeta eretoto sapuk.

Ore inkoitoi naasujari epiki irbeniak endaa nanapi olchamba naa ore ene dukuya naa ore endaa nainyala nemepuoi aarujaki irbenia anaa saai irnyanya. Ore irnyanya nemiindim naaji atipika orkunia amu kedanya naa ashu midipi atanang'nang'ai anaa enakata epikitai ing'ari, ama nai tenenang'akini irnyanya atua erori emee nedanya naa ninyala. Neeku ore naaji inkoitoi naasujari naa nchere peedoli endaa nainyala, nedoli endaa neminyala. Ore nai nkwashen naake idimi aatipik irbeniak amu minyala naa nai ni mesioki ainyala, neeku ore enkoitoi e dukuya nasujari naa peedoli endaa nainyala we ndaa neminyala. Ore naji entoki naijo irnyanya naa peepiki inkredi mee irbenia epiki, ore entoki naijo kapish nepiki naaji irbeniak kake pee menang'ari aanang'aki iwueitin pee ipang'akakini ake pee mee pee mepiki endaa irbeniak excess aapik oleng' amu keeku naa ke keruja enaduo daa nelelek elo ninyala. Neeeku nena oitoi naaji esujari aadol ajo kaa da nainyala naa kaa neminyala naa ka aipang'aki tenaa nkwashen ata nkwashen nemepiki sii duo ntorok aitushulaki wo naduo sidain pee minyala enaduo daa tiatua irbeniak . Neeku nena oitoi ifaa peesujari, tenaa endaa sidai nipang'akini aipang'akaki iladuo beniak ore enapitai tenaake kelakua eneyai nemelo ainyala enaduo daa enapi.

Ore nkoitoi naaibala naashumieki endaa ore ene dukuya naa orkombe. Ore orkembe naa keshum ndaiki naaijo irpaek, impoosho ndaikin akeyie naatooito, keidim orkombe atushuma ndaiki naaijo nena. Naa keisidai naa orkombe amuu mesioki endaa ainyala, ore pee etoyuo endaa ino aitobiraki naa kidim atobiko nkolong'i kumok eitu inyala. Ore enkae naa mashinini naairibi, ore naaji endaa nasioki ainyala neshumieki imashinini naairobi pee mesioki naa anyala, nebik nkolong'i eitu inyala. Ore ina naa keshumieki naaji ndaiki olchamba naaijo irnyanya pee mesioki naa aainyala. Ore enkae oitoi naaji nadimi aatushumie ndaiki olchamba naa, irbenia. Ore irkuniyiani naa kidim aatushum entoki naaijo irpaek, amuu ore piipik irpaek linono olchani netoito aaitobiraki, naa kedhum naaji irbenia enaaduo daa ino naa kebik inkolong'i eitu inyala. Neeku ore naaji nkoitoi naaijo orkombe nitooi endaa aaitobiraki, imashinini noshi naashumieki endaa pee mesioki aainyala irkuniyiani ashuu irbenia, naa keshum endaa naaijo irpaek tenetoyu aaitobiraki tenepiki olchani.

Ore nkoitoi naashumieki, naibala naidim aatushumie endaa olchamba naa ore nedukuya, naa orkombe ashu esutoo, ore naaji orkombe naa keidim, keshum indaiki napaasha naa ekintaanyu sii, keidim atushuma indaa lapa anaa larin, amu ore orkombe naa meinyal endaa entoki naijo irpaek, ore naaji piintoi orpaek linonok aitobiraki ashu emposho ino ashu te ieta engoshen inono, naa indim ake aisuaki atua ilkombe ashu impangaki aitobiraki nemeinyala, naa keidim naaji atushuma endaa olchamba lino tenkata naodo, ore enkae naa irbenia, ore piipik irbenia linono, piipik endaa irbenia aitobiraki endaa nemeinyala naijo irpaek, teniintoi irpaek linonok aitobiraki nipik olcheni naa keidim naaji aaatushum irbenia aitobiraki anaa ilkuniyani, pre piipik irkuniyani irpaek linono etoito ashu emposho niintoi aitobiraki nitipika ilchani peemenya surisuri naa keidim naaji aatushum endaa ino olchamba. Ore enkae, ore indaki olchamba naisioki ainyala naa indim naaji atushumie entoki naijo imashinini noshi imashinini nairobi amu mesioki naa ainyala naa keidim naaji ataanyu enkiti rishata ashu ekeidim aatobiki enkatai sapuk peneu eton eitu einyala ñ,neaku ore ntokitin naijo nena naa ninche naaji indim atushumie endaa olchamba lino peebik te enkata naodo, eton eitu einyala ashu nkaitaisho eata lainyangak le enaduo indaa ino.

Ore inguesi ashu imoyiaritin nainyal endaa olchamba natushumaki naaji engues naidim ainosa endaa anaa irpaek naa sursuri. Pre esursuri naa ninche ninyee taata eshida sapuk ashu enyamali sapuk taata naata endaa nashumi. Ore endaa nashumi enaa etaa kenyaa impoosho, entoki ake iyie muj natushumaki, naaku Ore taata surisuri naa ninye taata enyamali sapuk naata endaa natushumaki, naa ore naaji eneikoni teneiboori, naa piintoi endaa aitobiraki, tanaa irpaek niintoi aitobiraki nilua metoosho enkolong pii metoito. Ore enkae naa piipik olchani, amu ore piipik eladuo irpaek linono olchani ashu enaduo poosho ino, naa keaku naa menya enaduo surisuri, tenintoi iyie aitobiraki, niwuosh olcheni. Ore si enkae naa indero, amu keya neisuaku enaduo irpaek linono te sitoo, nenya indero. Ore eninko piimbooyo indero naa matejo naaji ingoru eweji nipikika olchani esumu naduo peetum ataara naduo indero metaa menya enaduo indaa ino nitushuma, neaku ingoru naaji olchani osumu nipikaki enaduo dero endaa matejo olgali, nipikaki ailuasaki teina sutoo ashu itipika enaduo indaa ino peetum naa ataara enaduo dero. Ore moyaritin naa empuruki, noshi kata keyaa neipiruki irpaek, ore duo peetu iluaa aitobiraki nepuruku neing'uayu neaku naa, nena nai adol nanu enaa inyamaliritin naatimi.

Ore naaji nkuti tokitin niñas peyie idol ajo etobikoiye ilchamba lino aisho naa ore ene dukuya, miwun enfaa nabo te wueji nabo pooki rishata, ore taata te ale ilari tenituuno emposho tenealo ilchamba, ore taisere tuuno te alde ilari likae logira alotu nipikk irpaek amuu ore piintumiya ina oitoi nidol ajo keaku keisho olchamba lino aitobiraki amu tenaa naji ketii oshi olkurto laa emposho shaake enya lotii inaalo naa mekore naa elotu apik irpaek, nemeitoki naa anya eladuo irpaek amu imaniki aa emposho oshaake enya, naaku ore ene kwansa naa keiko metaa keisho ilshamba lino aitobiraki. Ore inkae nimintumiya sii kuna fertilizers oleng kuna nainyang'uni to lduka, tipika dei entoki naijo entulugumi, noshi entulugumi oontare suwuaki olchamba lino amu ore ina naa keaku keirushaiye inkuluponi metaa kore pilotu aunisho nidol ajo kenapisho endaa ino aitobiraki, ore sii enkae, ore toosho ingaramia olchamba lino tana kee ilkeek eoshi loorishe olkurto, ngoru lelo irkeek toosho ilchamba lino, tenidal ajo, tenaa ake enkurokinoto, tukuroki eladuo daa ino aitobiraki amu inakata naa idol dupoto ashu eilepu efaida eladuo ilshamba lino, neaku nena oitoi nai indim atodua ajo etobikoinye olchamba lino aishu esidai.

Ore naaji tedorop enikoni tenikesuni enkwashen orkokoyok wee napata aiteru tolchamba mbaka store arashu sokoni naa ore enedukuya ore naaji egira aikesu enkwashen orkokoyok nimingesu tolchembe amu ore enkwashen orkokoyok naa kelari kidapashari apuo tenkop neeku ore naaji egira iltung'ana aikesu nikesunj iltung'ana tee makini nitumia naaji matejo enkaik aikesu esujita entona amu ore naaji enkwashen orkokoyok naa kidapashari mee etur aitau tepooki alolee esuj entona adol Ajo ore pee adol entonai eyimita ede nisuj entonai aikesu ore naaji peku enapata eyaitai store arashu sokoni ore etoyin eitu enkesu niyiolou naaji tenaa eyataa order metaa mebik Nena kwashen oleng metaa ore Eton enaa eninkesunye naa eyiolo Ajo ngae eloito amiraki neeku ore Eton eitu Entau tolchamba lino niyiolo Ajo ngae eloito amiraki neeku ore naaji tenakata nepiki irkuniani anaapie kake pee merunyi oleng amu kinyiala naa neeku pee eipangakini orkunia aitobiraki nipik entoki naijio egari metanapa alang iltukutuki pee minyial enkwashen egira anap Aya osokoni ashu egira anap Aya store

Ore eneikonita, eneiko laramatak le emurua natii nanu, peegilunore enyamali elameiyu naa inchere keturuto taata pooki tungani irturot to ilchamba lenye ashu te matejo tenaa too, te murua neturii ilturot pemeitoki ore taata peelo matejo netumi enchan, netumi naa entoki naibokieki enkare ashu pemeitoki naa aata enyamali tenelo nelotu olameiyu, naaku eturito taata iltunganak kumok ilturot, iniapu taata ninye ajo kelelek aa pooki tungani taata neata olturoto te ilchamba lenye, kore peelo naa nesha, nemalau enaduo inkishu inono ashu intare inono enkare inakata naa etii elameiyu, naaku ore enturoto taata olturot nagira ltunganak kumok taata aatur peyie emeitoki naa alau enkare tenelo nemesha, ore eneikonits ilatamatak te enyamali elameiyu tenebo enkare sapuk, ore taata enkare sapuk naa eunito iltunganak irkeek ore peelo nesapuku, ore irkeek teniun teneuni irkeek oleng te ilchambai naa keibok enkare pemeitoki naa inkare aaku esapuk. Ore sii enkae naitobiri inkoitoi naim enkare metaa naa keiboori enkare pemeitoki enkare asapuku too inkangitie, metaa naa kedoki ake enkare alo anaa matejo oreyiet, pemeinyal naa irmareita ashu pemeeya inkajijik intokitin naijo nena, naaku epikitae taata ntokitin naijo resi.

Ore nai nkoitoi naidim naidim enkibelekenyata e loing'ang'e aibung'a ilatamatak naa ore nedukuya naa olameiyu, ore saii peelotu olameiyu naa kelau inkishu enkare ashu nidol ashu esasu enaduo inkishu, naa tenetii naaji ilaramatani naa kolo nkishu olo oshi eata peemir enaduo ile nidol ajo neitadoiyo eladuo ameiyu eladuo ile onkishu, tenaa matejo oshi ilpira elepu ashu matejo oltoo nidol ajo neitadoiyo amu keaku kelelek ninye emeeta enaduo inkishu kule pii, ore enkae matejo naaji etii ilaramatani laa inkiri oshi emirr inkiri nidol ajo kesasu enaduo inkishu naaku ore ata meata enaduo nkiri naamiri, naaku ore naaji inkoitoi eloing'ang'e naibung'ie ilaramatak, naa olameiyu naai loidim aibung'a ilaramatak amuu ore nai tenelo nesha, enkoitoi eloing'ang'e tenelo nesha, ore peesha nidol ajo kepiru inkishu naa keilepunye ninye enaduo biashara oo ilaramatak, tanaa noo inkiri, inkishu oo inkiri osho imirr naa kepiru enaduo nkiri, naa keponaa naa efaida tanaa ke inkishu oshi eekule ieata, naa keponaa enaduo nkishu, keponari enaduo ile onkishu, nidol ajo nitum faida tenaduo te ramatare nieta, ata tanaa ilkuo oshi ieta nigira aifuga, nesha nepiru eladuo ilkuoo linono nitum naa atimira, neaku nena naaji naidim nena naaji inkoitoi eloing'ang'e naibung' ilaramatak.

Ore naji eniko osiwuo embulunoto endaa olchamba ,ore naji matejo tenetubulua emaragwe nelotu osiwuo ketii oloshi siwuo lenchan naa kidim naji ainyiala enaduo daa idipa atubulu , tenebulu enaduo maragwe negiligil oladuo siwuo ashu tenetubulutuas irpaek ,ore petubulutua nye penyo , negiligil oladuo siwuo ,kake ketii erishata naata osiwuo faida amu tinidipa naji anaa irpaek atubulu keetae enoshi toki naji duo najo ilashumba pollination ore pelotu oladuo siwuo neyukyuknedol ajo nesioki iladuo paek anapisho, kake ketii erishata naata osiwuo asara amu matejo etanapishote naji irpaek aitobirari ,tenelotu osiwuo sapuk nijo aikonji inyiala enaduo daa pookin ,tenaa kemaragwe niragie inaduo maragwe pookin ashua nkwashen nituuno negilgil oladuo siwuo , neeku keya neeta asara osiwuo ,neya sii neeta inafaida toorpaek ashu tenkae daake , niaku idol ajo keya ninyial osiwuo olchamba.

Keatae inyamaliritin naipirta oloing'ang'e naatumore laramatak te siai eunore endaa otenebo oramatare onkishu, ore kwansa te unore endaa, ketii esaa naa ore peesha oleng nejinkonji etanapa enkare indaa ino te ilchamba, tenaa ore piun enkanu tenesha oleng nijo alo aikonji etanapa enkare enaduo aanu muuj, etu ninye ebulu aitoki te naduo ilchamba lino eton euini, naa keya nelotu enkijepe oleng, ore matejo tenaa imposho duo ituuno nemut enaduo, neishunye ashu menapisho enaduo poosho ino aitobiraki, neishumye enaduo poosho ino tp ilchamba, naa kekumok ninye inyamaliritin naimari eimu oloing'ang'e, ore tanaa laramatak loo inkishu keya nesha oleng netum inkishu nkirobi netumore enaduo nkishu lkirobi neeei inkishu ashu duo neya netum inkishu imoyiaritin, naaku neya neinyal bei oontare amu ore tenesha oshi oleng neishunye bei oontare ashu nesasu intare, naaku leave inyamaliritin kumok oloing'ang'e naidim naaji ilatamatak anotore ashu eya nelotu olameiyu nituuno naji orpaek ashu imposho nemut eladuo ameiyu eladuo imposho lino ashu elotu olameiyu need inkishu, neei intare nidol ketumoreki inyamaliritin napaasha eimu inkibelekenyata eloing'ang'e, matejo lameiyu, ore elotu olameiyu neata inyamaliritin enyena, nelotu illari neeta inyamaliritin enyena.

Ore nkoitoi naibung'a te unore eimu enkibelekenyata eloingange nabaiyeki naa, ore nedukuya katayiolo taata rishata naunisho amu ore apa te rishata edukuya natuunishe, natuunishe paa neitu elotu enchan, nalo asara amu eitu naapa epuku endaa aitobiraki, neitu enapisho aitobiraki tengaraki naapa metii enchan, neaku ore taata natayiolo ajo kaa rishata taata aunisho, amu inakataa naa atum dupoto ashu inakata naa enapisho indaa te ilchamba teneaku iunisho. Ore apa tenda rishata natuunishe nelotu olameiyu, neishu iladuo paek latuuno apa amu irpaek apa atuuno teina rishata neishu irpaek, kake ore naa tena rishata natayiolo taata ajo kaa rishata aunisho amu kayolo naa ajo kaa rishata etii enchan, neaku ore eimu nena oitoi nataiyolo taata ore nkibelekenyata oloingange natayiolo taata ajo kaa rishata aunisho amu kayiolou naa ajo kaa rishata etii enkolong paa ore paalo aikeshisho netum endaa ai aitobiraki, naidim atolua te rishata naishaa nayiolou sii ajo kaa rishata akuroki enaduo daa aai, natuuno matejo tenatuno taata tema rishata asieki amu kayiolo erishata nasha, nayiolo erishata nalo aosh irkeek, nayiolo rishata naikesu o erishata nalwa.

Oree inyamalaritin naimaiye te napa shan sapuk naa ore nedukuya, naa etanapa apa inkajijik, etii iltungana lootanapa mabaatini onkajijik osiwuo amu ore apa inashan naa keata esuwuo sapuk oleng, nejing enkare inkajijik, neaku ore taata netii nena ilchambai indaki too ilchambai, ekumok ninye inyamaliritin nikiimaiye, naimaiye nanu eimu ina shan amu etooro kwansa emukunta nenapa ingoshen, irpaek, ore inkae nenap inkajijik, neaku ore taata enaiko papaashare taisere ashu too enkolongi naaponu naa ore peishunye, ore inakata apa naishunye inashan natuuno nanu irkeek te kompaun aii peibooyo, pee ore ata teneitoki inshan ashukunye neata esuwuo neibooyo lelo irkeek eladuo siwuo pemeitoki anap inkajijik. Ore ata tp ilchamba lai natuuno taata irkeek apik rishat olchambai inkonai pemeitoki naa ainyal naduo daa, napik sii inkoitoi enkare metaa ata tenelo nesha natipika inkoitoi enkare ilchambai lainei metaa ketii ake eweji naim enkare, metaa ore peesha oleng nemelotu enaduo are ake aisuari nenap enaduo indaa kake atipika inkoitoi ashu irmutaroni lando kando oladuo irshambai lainei pemeitoki anap enkare naduo daa natuuno.

Ore etipat eunoto ondaiki naidim olomeyu too inkuapi naireuwa, nedukuya meinyal naaji enchan ena noshikata amu keireuwa naa naaku meatae enchan sapuk oleng, anaa saii matejo teniun emposho, ore emposho nai naa keidim atanapisho oleng teweji neirewua amuu ore oshi emposho naa keiba enchan amu ore peesha oleng naa keaku kear enkijepe enaduo shan, enaduo mpoosho, naaku ore piun emposho matejo teweji neirewua naidol ajo keata tipat amu kenapisho aitobiraki nemeibung' emoyiaritin enaduo posho amu ore oshi teweji nesha naa keibung emoyian emposho anaa enkijepe, ore enkijepe naa keikausha enaduo posho neinyal kale ore piiwun enaduo poosho ino teweji neirewua naa idol ajo keata tipat amu itum efaida, nemeitoki aata imoyiaritin kumok ashu meitoki ayeu garama sapuk amu ore piiwun emposho teweji neirobi naa keyeu irkeek kumok, keyeu keata egarama sapuk amu keifaa piosh olchani pooki rishata piirishe naa enaduo nkijepe kake ore piiun teweji neireuwua naa idol ajo keitadoiyo garama ino amu mintoki naa ainyangu irkeek kumok piirishe imoyiaritin, idol ajo keleleku gatama naaku keitadoiyo garama garama te laduo ilairemoni logira aremisho.

Ore tipat naata eunoto odaiki, naidim olameyu naidim olameyu tonkwapi nairowua, naa ore nabo na kitadoyio gharama. Amu mintoki ainyang'u irkeek kumok loropiyiani igira arishie moyiaritin naijo enkijape. Amu ore daikin nauni tewoi nirowua, nemeeta gharama. Meeta nche gharama nintoki ainyang'unye irkeek liton awoshwosh pooki rishata. Neeku ore tolairemoni na keeku faida amu, metoki aku keeta gharama sapuk. Neeku idol ajo ore ata tenilo akesisho akesu enaduo daa ino, naa idol ajo itum faida alang enapa kata oltung'ani loun tewueji idaiki nauni tewueji nirobi amu keeta gharama tinilo aun tewoi nirobi, inyang'u irkeek pirishie enkijape, ashu itum asara teneya nesha oleng. Neeku ore tewoi nirowua na idol ajo miata gharama sapuk amu, meetai shida naijo enenchan. Enchan amu keya nesha enchan sapuk tewoi nirobi, nenap enaduo daa pookin. Neeku ore tewoji nirowua, naa idol ajo kedoyio gharama toladuo airemoni.